Kokwet nekararan en mung'aret ko kokwet netindoo biik chechang, amun bichiton konyokoalchin chemung'arainik tuguk, kora kokwet nekararan en mung'aret kokowet netindoi mung'araisiek chechang iboru noto kole kokwonotok kokaran en mung'aret inei nekanyokyat chemung'arainik chechang' mung'aret ,kora kokokwet nekararan en mung; aret konetindoi barabaresiek chekororon konye barabaresie chotok koibunen chemung; araisiek tuguk en oret nenyumnyum.

Yu komi piik chemoche kuturgei eng urerietab ketiar kiptulit, yo kitiori kiptulit ii, ko timit age tugul ii komakat kotindoi piik ii taman akenge. Kingobotai ayae boisionitok kitiori kiptulit ii ko ami sukul nebo primary, ole kikibe nyiketurgei eng urerietab ketiar kiptulit ak kebelishe.